Tich mar pidho rombe en tich maber ahinya. Gima biro e pacha ka aneno tijni en kama: achiel, en ni tich mar pidho rombo en tich man gi ber maduong' ahinya ka rombo en le manyuol piyo kendo piyo piyo ibiro yudo ka jamni magi osemedore kendo obedo mangény. Tijni gima biro e pacha kendo mar ariyo, en mwandu ma ngáto nyalo yudo ka ouso, ouso rombo. Bei, Bech rombo sani ni malo ahinya, kendo kiuse to iyudo mwandu mathoth kendo maduong' ahinya. Mago e gik mabiro e pacha ka aneno tijni.

Aneno ka nitie chwo abich kae ma obiro rango kaka yien mar kahawa osetimo kendo kaka osegolo nyak mare. Ka angíyo gi malongó, aneno ka gimor, kagineno kaka pitho mane gipidho go yien mar kahawa osenyak kendo oseikore mar tero e chiro. Mano e kaka aneno, kendo e kaka anyalo temo lero gima timore kae.

Kodhi ni en kodhi mar oganda. En kodhi ma yot rito ahinya. Ka oganda irito e yore gi, imoye ka oa e puodho modo otwo maber. Kotwo maber bedo matek mondo kudni odonj e iye. Bangé, nitie gunde ma osethiedhi chuth, minya ole kendo inya kete, mondo kik thuth kata gik ma ketho cham aina ni kethi. Bangé bende, nitie joma pod tiyo gi yore ma mag nyachon, manitiyogo kaka ole buru, mondo ogeng' kute kata thuth manya donjo mondo okethe. Kamano e kaka irito gini mondo kik kethre.

Tijni mar pidho rombe en tich mayot ahinya, kendo mamit timo. Nikech rombo ok en lee matheko, kendo en lee ma yot rito ahinya. Ka ngáto dwaro to kama e kaka inyalo puonje mondo otim. Onya manyo, rombo madichwo, kaachiel kod madhako, rombe ariyo. Koseyudo kamano, to oketo gi kumaber ma ginyalo yude chiemo maber. Bang' kinde matin to ibiro yudo ka rombe gi osemedore kendo osenyuolore. En lee manyuol piyo ahinya. Ngáma dwaro timo tijni nyaka bed jakinda ahinya, kendo nyaka bed ni orito rombe ge gi, ka olosonegi ot magininde maber. Kendo ka oneno ni rombe oyudo chiemo e sa maber, kaachiel kod pi. Rombo en gima yot rito ahinya.